Gini to adieri, oyudore e aluora marwa kendo itiyo kode kaka mauwa to jomoko bende tiyo kode kaka yath mag thiedho thuol tuoche matindo tindo. Gini en e aluora kendo itiyo kode maber.

Maeri to en yath mayudore e ng'eny ne kuonde ma bet iwacho notuo, to adieri tije maotiyo egweng'wa kata kuonde moyudore ikwane kaka chiemo. To kodhigo kodongo tipoko, to kodhigo ichamo.

Kodhi manie iye ka a ikaw, tikete sufuria kata e pan kaka otim kamano, tiwang'o gi, mo iketo tichielogi e mo magigol ta ta ta, kasto kamano, togilokore chiemo ichama chama

Adieri aparo kindena mokuongo mane atimo tij olo pi ne alode, alode gi adier ineno ka opidh kendo oketnigi mbolea, koro iolo negi pi. Pi konyo to yath dwaro pi mondo odongi kendo alotgi dhi wuok kohitgo kendo ma itgi dongo dongo. Gima ne otimorena ne amor to kata kaparo to chuodho, be akier to gima duong' en ni to alot nodongo maber.